Kũhe ngũkũ mbembe ĩrĩa citarĩ nyũmũ, mbembe ĩrĩa cĩkoragwo ci njũa nĩ cĩtumaga ngũkũ cigĩi kĩhuruto, koguo arĩmi no metheme kũheaga ngũkũ mbembe icio. Nĩwagĩrĩirwo kũhe ngũkũ irio ciĩ na hinya, nĩgetha ngũkũ ĩyo ĩkahota gũithema mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩmĩgũmĩra nakũ hakikisha nginya ngũkũ ĩyo handũ harĩa ĩraikara nĩ handũ hatheru, nĩ maũndũ mamwe ma marĩa arĩmi magĩrora na ngũkũ ciao cikorwo citagũkorwo ci cia kũrũara.

Ũria thoko ĩtariĩ, andũ nĩ ngũkũ irĩkũ marendia mũno, nĩ irĩkũ ciragũrwo mũno ngũkũ cia nyama kana nĩ ngũkũ cia kienyenji kana nĩ ngũkũ iria cia matumbĩ, ningĩ mũigana wa harĩa ndirenda kũrĩithĩria ngũkũ ciakwa. Kũraringana na kiũgũ, nĩ ciũgũ cigana cingĩiganĩra na nĩ mũigana wa ngũkũ cigana cingĩiganĩra handũ hau, irio, ndĩrĩguraga irio cia ngũkũ icio kuma nduka irĩkũ, nĩ nduka irĩkũ cikuhĩrĩirie gĩcigo gitũ kĩria ndĩrigũraga, kũrĩa ndĩrĩgũraga irio icio cia ngũkũ.

Ũnganagia matumbĩ maita matatũ he mũthenya, kĩroko, mathaa ma thaa thita-inĩ, tũgĩthi ranji, na mathaa ma hwainĩ, thaa ikũmi na ĩmwe thinacara-inĩ. Itumbi niĩngĩrienderia andũ a gũthiĩ kwendia tũrĩendagia ciringi ikũmi na ithatũ, koguo he turee matumbĩ thate no tũkorwo tũkimenderia ciringi magana matatũ ma thate, matatũ ma naite. Andũ a gũthi kũria acio tũmendagĩria ciringi ikũmi na ithano, o mũndũ itumbĩ rĩmwe ciringi ikũmi na ithano.

Ĩĩ nĩ ndĩithĩtie mbata kĩengei no ndĩrĩithĩtie bata mũcinga. Mbata kĩengei kũringana naniĩ ũrĩa ndĩmĩrerete, ndĩmĩrerete o ta nguku, ndĩcirerete hamwe. No bata kĩengei kĩndũ ĩbataraga na kĩndũ gĩcenjagia he mbata kĩengei nĩciendete mũno gũthaka na maaĩ na gwĩthambĩra. Ngoragwo ndĩcithondekeire handũ mũciĩ, handũ ngakorwo thondekete gatangi ũndũ cĩhotaga nginya guthiĩ cikaingĩra cigethambĩra na cigakena.

Ngũkũ nĩ cirĩ baida nene mũno, tondũ akorwo nĩ ngũkũ cia matumbĩ, nĩtwendagia matumbĩ na tũkagĩa mbeca cia kũgũrĩra ngũkũ icio irio, na ngũkũ rĩrĩa yarĩkia gũkorwo ĩ nene nĩ tũciendagia, nĩtũciendagĩria andũ agũthiĩ gũthĩnja, andũ a mĩkawa-inĩ nĩ magũraga wega, ngũkũ cia nyama onacio nĩtũthiaga tũgaciendia mĩkawa-inĩ mĩnene, kugwo ngũkũ ici nĩ cirĩ ũguni mũnene mũno, rĩngĩ ngũkũ ici nĩcitũthondekagĩra thumu, thumu ũrĩa tũthiaga gwĩkĩra irio-inĩ citũ mĩgunda-inĩ , thumu ũcio nĩ ũtethagĩrĩria kũneneha na ihenya.

Ndĩithagia ngũkũ mũthemba wa kĩenyenji, ndĩithagia ngũkũ cia nyama. Ngũkũ cia kĩenyenji nĩ iria cirekagia matumbĩ, marĩa tũthiaga kuendia. Ngukũ cia nyama nacio nĩ irie twendagia mĩkawa-inĩ ĩno mĩnene mĩnene. Ngũkũ icio cikoragwo citiganĩte tondũ ngũkũ ĩno ya nyama nĩ ngũkũ cirĩaga mũno nĩ ciendete kũrĩa mũno, nĩ ngũkũ ĩritũhaga na ihenya na ĩkaneneha na ihenya. Ihinda rĩa mĩeri ĩtatũ ngũkũ ĩyo nĩ ĩkoragwo ĩiganĩte gũkorwo ĩgĩthĩnjwo.

Mũrimũ wa kĩhuruto nĩ mũrimu ũgũmagĩra ngũkũ mũno kogũo rĩríĩ ngũkũ icio cia nyitwo nĩ kĩhuruto nĩ ndathiaga gagũra kũrĩa nduka-inĩ cia kwendia dawa cia mahiũ ,dawa ĩyo nĩ yũkaga ĩkaringio na kĩndũ ta kĩruma, ngũkũ icio nĩthiaga ngaciĩkĩrĩra ngatukania na tũmaĩ cigathiĩ ngacihe cikanywa ũũ dawa ĩyo nĩ citeithagia mũno.

Ĩĩ ngũkũ ici cia kũrekererio nja mũno ngũkũ cia kĩenyenji nĩ cirwaraga mũno, tondũ wa gukorwo nĩ cirarĩa rĩa o kĩrĩa ya kora ngũkũ ĩyo, ona rĩmwe ona ĩngĩkora handũ hena mbembe njũa, ĩngĩkora handũ hena indo irĩkũ ngũkũ ĩyo nĩ ĩthiyaga ĩkĩriyarĩyaga. Angĩkorwo nĩ mbembe njũa ngũkũ ndĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩrĩa mbembe njũa to ngũkũ ĩyo nĩ gũkorwo ĩkĩgwatwo nĩ mũrimũ wa gĩburuto. No niĩ no njuge ngũkũ icio cia nja iria cirekagĩrĩrio cikoragwo ciĩ ciakũgwatwo nĩ mĩrimũ nĩ kĩrĩa cirarĩa mũno kũu ci nja, gũkĩra ngũkũ cihingĩrĩtwo.

Mũrĩega arutwo, ndĩhaha ũmũthĩ tũthomo, tũthome ũhoro wĩgiĩ ũgarũrũku wa rĩera, mogarũrũku ma rĩera nĩ ta, rĩrĩa kwina mbura, rĩrĩa kwina heho nene mũno, kana rũhuho, na rĩrĩa kwĩna riuwa rĩnene, mogarũrũku ma rĩera, nĩ mamwe ma marĩa matũmaga andũ makorwo makiuga, nĩ kũha, nĩ gwĩikaire ũna, na nĩ kũhana ũna, rĩrĩa kwĩna riuwa rĩnene, irio citũ nĩ cikoragwo cikĩgũmĩrwo kũrĩa mĩgũnda - inĩ na rĩrĩa kũngĩkorwo kwĩna mbura, irio nĩ cikoragwo, andũ nĩ makenaga mũno tondũ irio kũrĩa mĩgũndainĩ nĩ cikũraga wega.

Wĩ mwega mwarimũ? Niĩ ndĩ haha ũmũthe kũmenya ũrĩa mwana wakwa areka ũhoro wĩgie gĩthomo-inĩ gĩake kogũo tĩ mũrũ mũno no nĩ abatie gũkorwo akĩongerera, rĩu nĩndarigwo ũrĩa niĩ ingĩkorwo ngĩmũteithia, no nĩ ndĩrona kaĩbatie gũkorwo ngĩmwandĩkĩra kana kũmũtwara angĩkorwo nĩ mĩthenya ĩtari ya cukuru agakorwo agĩthiĩ na arũtwo angĩ nahaũ ũgũo gacukuru ke nahau haitũ, agakorwo agĩthiĩ agĩthomithio na magathoma ngũĩciria nĩ ũkũmũteithia mũno he kuongerera gĩthomo-inĩ gĩake nigũo?